Ore tena pisha, adolta tasati are, ore kuna tasatin are naibungita igiek arashu isieren naagwetuno, ore tena wueji, neyieu sii ninche kuna tasatin etii enkae toki naagwetuno naijo egira aitadoiki ena toki, olaininingoni ore naa paalalimu ajo kainyoo nagira aaza tene wueji ajo naa siinanu piilo aiteru ajo , ore tene ewueji kore ena toki nagira aitadoiki kuna siakikin naa kengwatuno, kengwatuno sii ninye kuna kulie, alo sii nanu piilo ayiolou ajo ore kuna tasati Neeta entoki naidogito tiatua ena toki aa yiolo apa tormaasai egwatuni intokin ookiek , neturri atua nitadoikini naaji seketek naa olaininingoni naabpaalo alimu ajo nyoo nagira aaza tene wueji ajo naa siinanu piilo aiteru naa seketek egira aidongu kuna tasatin, naa yiolo naa seketek ajo ilmatunda loshani obo loormaasai, Nas irkieek sii apa toormasai, ore iseketek nebak irmoyiarin to sesen loltumgani naa ninche nepiki entoki naijo shaai,

Ore tena pisha, adolita siake aitoki ntasati najo naa sii nanu piilo aitereu, intasatin are. Adolita sii emoti, naitoki sii adol ajo iyolo ena emoti netii enkima, netii soito ajo naa sii nanu piilo aitereu soito loobaya okuni loitelekino ena emoti oinuaro. Iyiolo naa sii piilo aininingu enabaye, naa esidai ena baye oleng amuu, alo ninye alimu ajo iyolo kulo tungana neton ebaki entoki nijo enkitumiaroto ongaasi, aa kainyio neitadolu, idol ajo ore kulo tungana eton apake etii enopa aitumiya irkiek ainuaki olmita enkima enye. Ewen alo alimu ajo kanyiio nagira aasa tene, nidol ajo ale ilpayen okuna intasati. Iyolo naa ana toki tenewueji naa naa ninche egira aayier aitumiya enkima, aankoshen naitaitwo tolchamba, idol ajo kegwet neyier sidai arashu irkiek, ilnganaiyo ninche egira eyieru, nejo apik loolmotorik arashu inguashen. Naa esidai enabaye amu mikiyaki engarama orgaas, irkiek ake ilo adumu ninko, nidol ajo enosie esidai.

Wore tena pisha, adoolta inkitanyanyukot kumok arashu inkajijik naateshetaki tenkariyiano sidai oleng'. Adoolta sii iltunganak loopoito ninche aalang ajo naa sinanu piilo aitereu olbaribara. Wore naa entoki nalotu indamunot aiinei olaininingoni lai tena baye. Angas ninye aliki ajo yiolo ene wueji, naa town. Ainyoo paajo town, idol ajo wore olbaribara arashu enkop akeyie metaa ketii naimita iltunganak naa ewueji nasheta esidai tolami arashu tesimiti. Idol sii ajo yiolo iltunganak neeta inchuguli enye pookin naa meeta oltungani okira aitashoki olikae, kepoito iltunganak ake esidai. Wore naa paalo aliki ajo inyoo nakira aasa tenewoji, yiolo oshi entoki sapuk naasa, idol ajo ewoji sidai oleng naa itum oltunganak internet, nigieri sii irkulie toosiatin oleng'. Nidol sii ajo kekumok ingarin oleng'. Yiolo naa maana ookuna arrin, naa idol ajo ninche enapikie abiria, kutoka enkop naje ambaka enkop naje, nidol ajo iropiyani ekirae aingorru tenewoji olaininingoni lai. Naa idol ajo kesheta sii kuna ajijik esidai. Eetae sii engineers sidan ootesheta kuna ajijik, neetae sii maendeleo sidai amu, keetae inkarrin meeta entoki nemeetai tenewoji olaininingoni lai.

Ore ake si tenapisha kadolta ntasati nabaya imiet ore adolta kuna tasati nabaya imiet naodolta si orpayian obo adolta sininye irbaketi nadolta si entoki natejo irnaasai orkikua yiolo na olaininingoni lai palo ajo kanyio nagira aasa tenewueji idol ajo iyiolo kuna tasati netuuno irkikuan ashu netudungo irkikuan tolchambai lenye ometabau enkata enkatabnataa keponu adung kulo kikuan peponu aret ninche anaa irnganayio lenye otuunokitio nkaitubulu enye ore na adolta emashini nayieu nalobalimu enamashini ore enamashini na emashini sidai oleng na sidai enkitobirunye enye oleng alo na sinanu alo ayiolou olaininingoni lai ajo ore enamashini na emashini sidai naidongieki orkikua na ninye naidong orkikua amu iyiolo naa olaininingoni lai ajo ninye naitau enatoki naji sukari napikie irmaasai shai nakidongi orkikua nisiagi nidol ajo epuo aibibiu inaare enye tenkitobirato sidai oleng pelo aaku sukari na ina.

Ore tenapisha kangasa alo alimu ajo kadolita enkare ore enaare nemesafe amu idolta ajo kebarikoi adolta si irgururumi kulo kugururumi longarin nadolta si ltunganak teneweuji kumok oleng ajo na sinanu pilo aningu olaininingoni lai ebaki na oreyiet ele lenkare yiolo kulo tunganak neeta nkilani kumok Oleng, olaininingoni lai ore palo alimu ajo kanyio nagira aasa ashu kanyio nalotu ndamunot ainei tenabae sidai na olaininingoni lai amu ore enkare na entoki etipat oleng tosesen loltungani niasie nkulie baa niok na enkishui oltungani yiolo naa palo aliku entoki nagira aasa tenewueji idol ajo egira, olaininingoni lai iyolo esiai eletoki oji orgururumi na entoki nalo shumata enkare na idol ajo enelo oltungani atua enkare na kelo akenye teshumata enkare nituk nkilani enyenak neaku safii.

Ore enapisha nidol ajo etii nkera na kajo na sinanu nkera esukul yiolo tenkalo nona kera netii ntokitin narok na kajo nanu olaininingoni lai nkomputani ore entoki nalotu ndamunot ainei tenabae iyiolo enkomputa na esiai e development ina tenkop aahu tenchoto eserkali tosukulini ore naa palo aliki ajo kanyio nagira aasa tene na enkisuma ena amu inoto nkera nkomputani idol ajo inotito nkera kutitik egira ashipakino esiai onkaik enye na. Kitadolu ajo etayiolito aitumia enasia onkomputani sidai enabae oleng amu kitaa nkera nkera metaa kenanan lukuny ketum nkera engeno sidai naipirta enabae tentoki naji social media olaininingoni lai tentoki naji ormutandao nai idol ajo kesidai enakisuma oleng amu kitengen nkera tonkoitoi pooki ashu tesiai onkaik enye.

Ore ake si tenapisha olaininingoni Adolta ajo etii irkiek olaininingoni ajo sinanu irkiek onyori idol ajo etuturutio ndana emye amu idil olaininingoni lai ajo ore ntana enewueji na keturo oleng olaininingoni lai oree naa pallo ainasaa ajo ibelekenye enabae tenkop aang na nji ikununo ore entoki naikosa enasia enkare ore naa olaininingoni lai idolta ajo olchamba loltungani amu inotito ltunganak enkariano ashu engeno arashu natumoki aitabaki enkare ntana pemepuku ntana idol ajo kitobir oltungani enkare sidai ashu pmetumoki enkarw ailepea na inapibelekenye enkoitoi sidai ashu pitumia ormusereji pebaki enkare ilchambai esidai

Olaining'oni lai ore enchan naa entoki sidai oleng, nidol aigila ajo etii sii asara siake ninye naata enchan, ore naa enchan ake olainining'oni lai idol ninye naitibulu nkaitubulu te enkop pookin, neigil sii aaku iyolo enchan naa entoki sidai amu epil elari enkata elameiyu, adol ajo ina apa aipir ajo keeta ilchan ilbata pokira, asar ofaida. Olaininingoni lai, ore enchan naa idol ajo entoki sidai amu enelotu ninye asha nenguarr intokitin pookin, aa iyiolo inkishu nidol sii ajo keata niche enchipai enye tengaraki ench, eata sii ninye enchan asara sapuk anu idol ajo tenesha inchan sapuk nelotu reyieta kumok, nidoqjo keitanyamal ilmaasai too inkajijik enye neyaa ntokitin, neya nearr sii ilchambai lenye, neya near inkishu enye, teneleu enchan te nkata elameiyu nidol ajo keitanyamal oleng aa kearr nkule metuata neiminie nkule nkishui enye, naa inia piidol ajo keata enchan sii ninye asara, ore sui tenealo ilchambai nidol ajo kelotu oreyiet sapuk neprro inkaitubulu pookk oltungana.

Ore naa tena pisha, adolta iltunganak are, etii sii oltungani latejo, lolioo enchipai enye, tosesen lenye ashu tenkutuk enye. adolta sii emisa. ore sii ena misa nadolita sii enkikapu tene wueji arashu ebeshen. nasheta torkitayunyet sidai oleng. ore tiatau ena beshem adolta irmandasini ooyiera ashu ninche oshi eji kashumpari. ore naa nalimu ajo kainyioo paa ene tipat ena bae, ashu kisidai ena siai. naa iji ikununo. ore ele tungani neeta enkariyiano sapuk oleng. amu iyiolo Kuna tokitin naitobiraita. keeta enkariyiano napikie ntokitin kumok.aa kainyioo pee alo ajo iji. idol. Ajo ore etau Kuna wuejitin keya ninye nepik inkirik. atua idol sii ajo nepik sii ninye edenku enoshi nanyorii atua. olaininingoni lai. sidai amu nkoitoi ebiashara ena niboliei biashara ino nitum iropiyiani inonok.

Ore tenapisha nadolita ntokitin kumok adolita ntoyie ashu selenken are nadolita esitipa naikenoro ore si tenewueji nadolita ngwesi ore naa palo olaininingoni lai ajo kanyio naidik aeeu ndamunot tanadol ena iyiolo elee na olale longwesi na kajo kesidai amu ibooyieki kuna ngwesi oleng pemitoki aipangu aitanyamal ltunganak ashu tenchoto eserkali idol ajo enkaitoi naibokieki ngwesi amu keponu lashumba adol kuna ngwesi na kitobir enkop oleng amu keeta erishata oropiyiani ainoto faida emu enkop neaku idol ajo kesidai enasia oleng

Ore ake si tenapisha adolita nkajijik unibnasheta ore tenkalo kuna ajijik unibadolta olchamba oikararo ore entoki nalotu ndamunot ainei tanadol enabae na ilo adol ajo Kesidai entoki nalotu ndamunot ainei amu kangasa ninye nelotu enkariano sidai ndamunot ainei enare niata oltungani engeno naagut pitumoki aitobira nkajijik tenkariano sidai idol ajo itobira tesimuti nigil si aaku itobira temuret nitobira sinye temuret olaininingoni lai ore enkai toki nalotu ndamunot ainei naidol ajo yiolo ele na olairemoni tesia olchambai na ore pajoito nenia yiolo enda too natii kando elelek aa mpuka nona nateremk oltungani na ekinya fiada oleng amu idol ajo kemir nona netum iropiyani naitotiye ornarei lenye naina pidol ajo

Ore tenabae ashi tenapisha adolita oltungani ore eletungani neeta enchipae sapuk oleng toltau lenye ore eletungani nibungita enchanu natii irmatunda ore irmatunda nentoki sidai tenkishui oltungani amu ore nabo na kitapaash moyiaritin tosesen loltungani teninya irmatunda lijo imaembe na itumoki tosesen loltungani ore naa tenarishata enaiko paisum oltungani enasia na nji alo aiko olaininingoni lai angasa aisum oltungani metaa keeta inangenoeunoto ololo matunda tolchamba lenye nigil si aaku keyiolou erishata pelo aun loli matunda enare neun enoshikata enedol ajo etinyikua enchan olaininingoni lai alo si aisum oltungani irkiek pooki yiolo ajo teneosh ilo shani olchamba lenye nakemitiki madudu nadol si ajo ketum oltungani faida amu kelo atum

Orw ake tenapisha ilo adol ajo adolita ltunganak kumok oleng naigil si adol ajo adolita olori ore si olaininingoni lai palo alimu ajo kanyio nagira aasa tene arashu mbaa naipirta ena keeta sinye ntokitin naponu ndamunot tanadol ena na idol ajo kulo tunganak elelek etii oltungani sidai oleng arashu oltungani important oleng na ina pidol egirai eletungani aitumia kuna benderani onlukie kwapi kajo ene uganda olaininingoni lai ore naake enabae iyilonlukonorin na loshi onap ilolan kumok na yiolo eloori na nkwapi eboo ingua enekiata esiana ontokitin nagira ayau neakubenkopbenye neyiolou ajo yiolo ake tenasia na entoki etipat oleng na idol ake ajo ketii larikok negilita material na ina nalotu ndamunot ainei enegira kulo tunganak aitiship kulo tunganak nejo

Ore enapisha nadolita oltungani iyolo eletungani nadolta enkishungi ashi entoki nadolita tene ore naa enapisha naketii irpaek la kajo nanu irpaek nadolita orbakuli pitadokino bisali netiibsi ajo na sinanu olaininingoni lai mdimu olaininingoni lai ore entoki nagira aasa tenew neaku oere ake naidol ajo oltungani lolchamba onyor olchamba lenye nidol ajo etubulutua irpaek ataa kekesita kulo paek olaininingoni lai ataduo ajo etekesa nelo apej ajo esiai onkaik enyenak apej kulo paekk petumoki atomiriaki passage tenewueji etaunidol eletungani ore pemeloku kepej ake eletungani kulo paek nisuaki enkiti shumbi amu idolta tenewoi nepik enkiti shumbi penguar emeloni.

Ore tena pisha nadolita indare, ore kunatare naa inkineji kuna. Yiolo kuna kineji neeta enkaji arashu eshetakino olale. Yiolo sii kuna kinji, adolita kuna kineji oleng ajo keju nekau ore toormaassi naa isoncho kuna netii sii nabinabo naijio isioloi. Ore naa peyie alo alimu tenaa keisapuk ena siai tenkop ang oleng. Naa alo ainosu ajo eisapuk oleng, ore sii kuna kineji neeta inaarid too nkiyiaa naa eisapuk ena tenkop ang oleng amuu ore teidialo e Kajiado, neetuo iloreren anaa Irkikuyu neponu siinche imaasai neponu tenebo aah iyiolo sansana iltunganak oopik kuna tokin, inkaadi naa Irkikuyu. Idol ajo eitraractor ormaasai netoni tenebo neinyianga intokitin tenebo nidol ajo ina paa sapuk ena siai oonkaadi tenkop ang. Odol sii ajo olikae ama ele sidai laa inger ake enkarna ino teniyieu idol ajo keisecure intokitin inonok keiko inkineji inonok metaa keeta olama niyiolounye inkineji inonok. Eisapuk enasiai tenkop ang naa sidai sii

Ore tenapisha nadolta nkera kutitik aa ketii sinye enkiti kerai nagira ailepu nailepuo naata laarin obaya tomon omiet ore enkalo kuma kera nadolita irbaketi aare ore entoki nalotu ndamunot ainei tanadol enabae nayiolo enakerai ijo enkerai nagira aitukisho ajo na sinanu pilo ayiolou yiolo kunakera na nkera nashomoito oreyiet nepuo aoku enkare peisujare aituku nkilani idol olaininingoni lai ajo iyoolo enkop neemeta enkare amu idol ajo kepuo ayau enkare ambaka oreyiet pepuo ayau enkare naina pidol ajo elelek meeta enakop enkare ore si enkae idolta enkerai kutitik nashomo aisujisho onkaik egira kunakera aijifunza esiai enye ake atashu nedupai na ina esidai peitamoki orkuak lenye pebulu tilo kuak ake nenarikino

Ore tenapisha adolta ltunganak obaya ile tenapisha ore kulo tunganak netii irbaribara lolamu naidil ajo highway ele ore na olaininingoni lai entoki nalotu ndamunot tanadol enapisha na ji iko olaininingoni lai ebakibna ore kulo tunganak na ltunganak lenkop nabo ashu ltunganak oetuo tenebo netoni tenwbo eningo ebaki neeta entoki nagira kulo tunganak aishut anaa osinkolio osinkolio lekanisa ,osinkolio lolaranyak na ona pidol ajo ore kulo tunganak etoni tene eeta photographer ogira aya ninche elelek aa keranyita pa kegira aitaduaya nduata napaasha petum ashom aitaduai nduat enye tenewueji olaininingoni lai naidol ajo kesidai enasia oleng amu kishoru ltunganak metotoni tenebo niahori tiatua ltunganak pooki nedoli ajo sidai enasia.

Ore ena pisha naa kadolita iltung'ana are otoni tenebo ore kulo tung'ana are netaa enchipai sapuk oleng too iltauja lenye ashu negira ashipakino ena siai oleng aa edol nijo edol ajoo etaa kulo tung'ana eng'eno negira aitumia eng'eno nanare oleng tesiai enye amu keeta skills pookin nanare pee eas ena siai ore naa eng'eno arashu mbaa nayieu pee eas ena siai naa kelelek oleng amu enare pee elo enkisuma ashu eyata eng'eno ewunore oo irkeek menare sii niyiolou ategela irkeek too nkabilaritin enye aa enare pee eyiolou aigroupa irkeek ashu ategela irkeek ena enanare pee Eun irkeek enare siipiu eyiolo aipima enkare orkeek pee Milo ake nilo alo aitapongooo enkare ashu alo apik enkare sapuk enare sii niyiolou Ajo ore irkeek enare netum enkolong aa entoki nabo ena naifaa pee etum siniche irkeek tenkata enye edol sii Ajo keyieu sininye enasiai niara oltung'ani ashu nijipange oltung'ani tesiai eno aakuu clean

Olainining'oni lai ore tenapisha naa kadolita oltasat orkijanai otii tenebo egira atoni tenebo aitasho tenebo. Ore tenkalo kulo tungana netii eng'arri dialo ninye. Olinining'oni lai ore tenapisha kalo alo alimu ajo kanyioo naponu indamunot ainei tenadol ena. Ore ena nadolita enatasat ole kijanai naa enkirorokinoto egira airorokino. Kalo ang'uarr ajo kesidai enabaye oleng amu idol ajo ebaki naa iyiolo ale ilkijanai naa mamai lenyena, neaku idol ajo ale lee opa anaa ale kijanai laasani le siai aidol ninye nijo ilmusaanii. Neaku enkata ana naitabauwa nkaulele, neaku egira ang'amu too inkaik pokira, nierorokini esidai olainining'oni lai. Idol ajo enchipai sapuk ena amu etishipe ena tasat peedol ena aiyeni enye anaa eshiorito anakirorokino oloinaning'oni lai. Olainaning'oni ore apa too ilmaasai naa entoki tipat enkirorokinoto oleng, eisulaki te nkop olmaasai amu eisharu ajo kenyorr ina naisharu ajo enyorra intoiwo tiatau inkera enye naa esidai enabaye oleng teneentelea.

Ore ake tenapisha olaininingoni lai na kadolita nkishu tenewueji olaininingoni lai ore kuna kishu netii ewoi nateshetakaki enaa etii olale lenye ashu enkaji enye idol ajo esidai kuna kishu amu eteshetakaki ninche enkaji enye sidai naa kengues si enkongu nadolita oltungani lotii atua ore naa palo arep enakias paa enetipat olaininingoni lai na sidai amu adolita kuna kishu ajo eeta enkadi tonkiyia nadolita olama amu ore apa tormasaai na idol ajo kemishiri neponi nkiyia neaku ore ake pidol olaininingoni lai pidol ajo sidai enabae na idiol ajo teneidipi atipik nkishu kuna lamai migili aaku keeta aja pilo oltungani amir enkiteng ino ainyel osesen nitodolu aanaa ormishire yiolo si pilotu aramat kuna kishu inonok aud na ekinchoo metaamingil enkiteng amu idol ake namba

Ore Tena pisha naa kadolita ntokitin kumok oleng naa kitiship enkonyek oltung'ana naa kitumuru nkamulak oltung'ani amu endaa doi ena too oltung'ana adolita entoki najii watermelon ore taa ena naa keisaidia enkare too sesen oleng banana ore kulo naa kisidain oleng too sesen loo oltung'ani nadolita irnganya nadolita sii irmashungwa nadolita pineapple nadolita nkitunguni nadolita kitunguu zaumu ore taa Kuna pookin netaa ketii enewueji nkwashen ketii pookin etii ntokitin pookin netaa kenyor ore tenkutuk oo lashumba naa keji fruits naa edol Ajo entoki sidai too sesen loo Oltau amu kitapash moyiaritin

Ore taa tenapisha olaininingoni lai na kalo ainasaki ajo kanyio adolta nalo aliki ajo kanyio adamu tanadol enasia olaininingoni lai aa kadollta ltunganak kadolta ngarin kadolta irkiek kadolta si esitipa enkang kadolta entoki apa najo irmaasai irkiek nadolta ilamii yiolo si tiatua kulo tunganak ladolta nkardasini naigero tenkutuk olashumba doctors life matters thanks you havedone iyolo na olaininingoni lai palo ainasu adol ajo emoyian toronok inabnaishopi mask pemeshurtakinoi ore si olaininingoni lai na ltunganak kulo ogira autaa irkulie peyie enarebnetii emoyian nagira aliki neliki pepashare inamoyian pemeponu ake atum nchidai olaininingoni lai neaku kitadolu ajo inapeyie petoni tenebo.

Ore tenapisha na kadolita oltungani ore eletungani netii enkalo oltarakita arashu orori sapuk lonkejek sapukin oleng na ore eletungani na ajo na sinanu kajo nanu olderefai leletarakita ore ele tarakita nadolita ajo etii enkop nemetii nye embeneyio na kalo alimu alimu ajo olchamba ogirai akes neaku aitobir peyie iteruni eunoto neaku kalo alimu olaininingoni lai enikuni peiteruni enasia sanasana tiadialo enkopang ore enasiai indim airemisho oltungani ore pindip ateremusho ore pidip ataasa enasiai pooki na ilo aipotu neoshoki kulo tarakitani amu keeta namba naigeri teshumata neaku oltungani namba inonok ninche sidan amu ore olchamba sapuk oleng na keya nataana petumokibataas tenkata enye

Ore tenapisha na kadolta oltungani oishopo enkiti kila doropu nabaki nkung yiolo tenewueji ore eletungani nekedito orbaket nakajo tiatua aji olaininingoni laii keeta entoki nagira agamaki petumoki aataku enkaji sidai oleng nakalo alimu ajo kanyio nagira aasa tenewueji olaininingoni lai ore eletungani iterua enaaji meshes omidipa enaaji nepik ntokitin pokki etabawua naa enkata naataa atuaji elotu aitobir nirembesha peaku enkaji sidai ore na tenewueji idol ajo yiolo enewueji na esundai enkaji esimiti nidol ajo etipika flowers peyie idol ajo penguer nkonyek oltunganak pookin ennakji pa eneponu lomon naidol ake lomon ajo kegual eletungani amu yiolo si kejo apa nche irmaasai teniyieu niyiolou ajo kedupa oltungani kiteru aitobir oltiren lenye na egira eletungani aas inasia petumoki enkaji enye ataa ketii enkishaa oleng na ore kulo baketi na nona tokitin natii

Ore tenapisha na kadolita olaininingoni lai adolita si irpikipiki naidol olaininingoni lai ajo ore enewueji na enkalo orbaribara sapuk oleng ashubenkalo o highway longarin olaininingoni lai ore naa palo alimu ajo kanyio nalotu ndamunot ainei tanadol ena na nji etiu olaininingoni lai aa yiolo kulo tunganak ajo naa stage ena oltukutuki na ore kulo tunganak loltukutuki na keas biashara kunyinyik olaininingoni lai enapa ltunganak tostagi anap inkulie stegi na idol ajo egira kulo tunganak ashipakino esiai enye eetuo tenebo aas biashara tenebo petum naa entoki nayaku irmareita lenye neaku iyilo ena na stage oltukutuki petumoki atanap ltunganak na sidai ena amu ekincho metaa ira busy tesiai ino wenkata

Ore tenapisha na kalo aliki entokibnadolita olaininingoni lai kadolita oltungani ele sapuk enchipae oleng ma kelio ometaa kelio teboo amu egira eletungani akweni nibungita embeneyio sapuk oleng na ninye ejo irmaasai kapishi olaininingoni lai na kalo si aliki kai ikuni petumi enabae enare peeta Oltunganiengeno naipirta enabae aa enare niyolou enkara niun ena kapishi inobpimilotubake atum asara naretu si enkai laitabaya aun nintobiraa duo aikunaa nejia ore si enabae iunisho eton egira enchan ajo aiteru ore pejo alo aiteru indipa esiai onkaik inonok metaa iyilo si olaininingoni lai enabae pa enetipat na itum iropiyiani nintotie ormarei lino niendelea si nkulie biasharani inonok olaininingoni lai idolta eletungani ajo idipa atuunisho ometaa kegira alo amir nona tokitin

Ore tena pisha olaininingoni lai naa kadolita iltunganak aare ore tekata kulo tunganak aare nadolita enkaji naibor sapuk oleng natii tidialo kulo tunganak ore sii tiatua kulo tunganak nadolita ajo etii atua olchamba ajo naa sinanu pee ilo aitereu olchamba lesukuma ore naa paalo peibelekenya ena siai oleng ashu ena bae oleng te enkop ang naa sidai amu olaininingoni lai enotoki apa irkeek sidan letaa ore teneponu inguesin tenakata anyaa olchamba lino naa idol olaininingoni lai niwosh ake lelo keek nimingil atum hasara oleng amu kear lelo keek wadudu pooki niminie ekishui enye neaku kebulu ake nkaitubulu inonok esidai nitum faida olaininingoni lai ore sii eponu iltunganak tenebo neretu tenebo aretokino ena siai nidol sii ajo ilepunyie ena toki intokitin pooki amu etii oltungani naa ena siai egira aitengemea peyie ilisha ormarei lenye nelakinyee inkera enyenak school fees neaku idol ajo isidai ena bae oleng nibelekenyenye taadi enkop ang amu ore ninye apa enaterunyieki naa oreiyiet apa neeuu ometaa ormfereji ake idumu tenkaji ino enaa pee ebau development nitook pooki tekata nabo neaku Mee orkazi sapuk oleng ore sii teunoto naa oltarikitani itumiari idol ajo esiai nalelek oleng tiniamua oltungani aas .